Kũmba nyũngũ na moko, nĩkuonanagia ũndũire rũrĩrĩ-inĩ rwa Jaluo, tondũ, atumia nĩmahotaga gũkua nyũngũ na mũtwe, magathiĩ o kahinda karaihu matekũgũithia. Ningĩ ona kwamba ciondo, nĩcitũmĩkaga gũkua thamaki, ĩrĩa ĩkoragũo nĩyo biacara ĩnyitite thing'a mũno kwa Jaluo.

Ng'ondu nĩciũĩkaine gũkorwo na kĩguni kĩnene gũkĩra mbũri. Wa mbere, rũa rwa ng'ondu, no rũthondeke, nguo njega. Ningĩ ng'ondu nĩcikoragũo na nyama njororo o wega. Ningĩ nĩcihotekaga kũnora naihenya, gũkĩra mbũri. Ningĩ ng'ondu nĩcitũmĩkaga ta ngoima, rĩrĩa mũndũ arenda gũthiĩ kũracia.

Ĩĩ nĩngenetio mũno, tondũ apu yanyu nĩraruta wĩra wega. Ningĩ nĩkoretũo, na interface njega, kuoguo mũndũ ndaratinda agĩetha kũrĩa kana ũrĩa angĩhota kũ login . Ningĩ andũ arĩa maratũtara na gũtuonereria ũrĩa tũgũĩka, nĩmaratũtara wega, kuoguo hakwa niĩ ndĩmũkenu.

Ũyũ nĩ mũndũ, ũraingĩra rũrenda-inĩ rwa KUCCPS, ĩrĩa nĩyo honge ya thirikari, ĩrĩa nĩyo honge ya thirikari, ĩrĩa ĩheanaga mĩeke ya arutwo gũcagũra yunibathĩtĩ, korenji kana cukuru cia wĩra wa moko, iria mangĩenda gũthiĩ gũthomera kuo. Mũndũ ekaga ũũ kaingĩ rĩrĩa arĩkia thukuru ya thekondarĩ.

Ũyũ nĩ mũtambo wa ChatGPT. Yo nĩyo yarĩ mĩtambo ya AI ĩrĩa ya mbere biũ. Nĩ nyendete mũno gũtũmĩra ChapGPT tondũ, wa mbere, nĩhũthagia wĩra, ta rĩrĩa ndĩrenda kwandĩka ndũmĩrĩri, ndĩmĩraga ũrĩa ndĩrenda ndũmĩrĩri ĩyo ĩhane, ĩgakĩndutĩra ndũmĩrĩri njega, ĩrĩa ngũhota gũthiĩ kuonania kũrĩ nenda-inĩ ingĩ, ta cia Facebook kana Instagram.

Ĩni, nĩnyendete mũno kũrĩa irio ciĩna bitameni, ta matunda, ta makondo, maembe, mababaĩ, meroni, ona irio ingĩ iria ciagĩragia ũgima mwega wa mwĩrĩ, ta ngwacĩ, ndũma, mĩanga, waru.

Ũrigiti wa mũciĩ nĩ mwega, tondũ wambere, kuma kĩmũki gĩa korona gĩoka, andũ nĩmageretie, kwaga gũthiĩ thibitarĩ mũno, na ningĩ wagĩthiĩ thibitarĩ, kwĩna kaguoya, ũgĩaga tondũ wa andũ arĩa ũrona, kinya ũgagĩkorwo nĩũramaiguĩra tha. No ningĩ wĩ mũciĩ, nĩũkoraga kwĩna andũ maragũtungata o wega, na ona kũhona gũgakorũo, ũrahona onaihenya.

Ĩĩ nĩnyonire, na ndaigua ndĩmũrakaru biũ, tondũ wa rĩrĩ, rĩu-rĩ, mũndũ angĩoya atĩa, indo cia mũingĩ, kana aiye indo cia mũingĩ, na nĩtũĩ nĩciake. Ũndũ ũyũ ti mwega, kuoguo niĩ ingĩuga andũ aya mabataire kuohũo, na mohũo maica, nĩgetha mamenye wĩici ti ũndũ mwega, na indo iria mekuwire cia mũingĩ, cibatairio cicokerio mũingĩ.

Kwĩ irio ta gĩtheri, mũkimo wa njũgũ, ũkĩ wa mũgagatio, nyama ya gwĩcinĩra mũciĩ, kwĩna ũkĩ wa mũgagatio, kwĩna kĩndũ ta mĩanga, ndũma, ona ningĩ nginya ngwacĩ.

Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩũtũmaga, ũkorwo na maica mathaka, mataihũrĩte na mathĩna ma mwĩrĩ, marĩa mathĩnagia mũndũ kinya akaga kinya thayũ wa ngoro na kinya wa maica. Niĩ ingiuga, ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩaũbatairwo mũndũ ekĩrĩre na kinyi, kinya agagĩkorwo nĩaremenyerera wega, nĩgetha agĩtũre wega.

Mohoro ma ũmũthĩ maugire, kuma dola yathiĩ thĩ ĩkĩringithanio na ciringi ya Kenya, ũtonga wa bũrũri nĩũronekana nĩũrakũra, no kĩndũ kana ũndũ ũtarĩ mwega nĩatĩ, ũtonga ũyũ ndũronekana kũrĩa macinani, tondũ andũ no marathiĩ nambere kuga matirĩ na mbeca mũhuko-inĩ wao, na biacara ciao citirarĩ kana citiracokia maciaro mega.

Nyambagĩrĩria harĩa nĩho reception. Na haha, ũheanaga mohoro maku, ũkaheana kũrĩa umĩte, magakũria, wokĩra kĩĩ, ũgakĩmera, woka kũrigitwo. Magakũria ũrũarĩte kũ, magakĩoya maũndũ moothe, nĩgetha mahote kuona mangĩgũteithia atĩa, kana no wone ũteithio kuma ndagĩtarĩ arĩa me kũu, kana no makwĩre ũthiĩ kũndũ kũngĩ tondũ matirĩ na motungata maya. Kuoguo kũndũ gũkũ, kana handũ haha, nĩ habata mũno.

Nĩmathimaga kĩndũ ta kiro iria wĩnacio, ningĩ magathima ũrugarĩ wa mwĩrĩ, magathima blood pressure, magathima kinya ũraihu waku, no mathime kinya thakame yaku, ona nginya kĩoro gĩaku, mone kana kwĩna mbakiteria iria cirakũgia.

Ciringi ya Kenya nĩkoretũo, ĩkĩhaica, ĩkĩringithanio na ciringi iria ingĩ, mũno mũno nĩyo Dollar. Ciringi ya Kenya nĩkoretũo ĩkĩgĩa na ũcindani mũnene, na ũguo nĩũratũma kinya Dollar cionekane mũno, kana andũ mahote kũgũra Dollar kwa wĩingĩ. Ũũ nĩũgĩtũmaga, kinya mbeca cikaingĩha bũrũri-inĩ.

Mũtambo wa Youtube wa premium nĩũhũthĩkaga mũno nĩ andũ arĩa marenda kũrĩhĩra mũtambo ũyũ, tondũ marĩhĩra nĩmahotaga kuona motungata ta, kwaga kũreherũo andũ makĩgacĩrĩria indo iria marendia, kana motungata marĩa maraheana. Ningĩ andũ arĩa mathondekaga bindiũ, nĩgetha cionũo nĩ andũ aingĩ nĩmahũthagĩra mũtambo ũyũ kaingĩ.

Nĩmahotaga kuoya kana gũthiĩ gwetha mbeca iria ciarĩ cia mũingĩ kana indo iria ciarĩ cia mũingĩ, magacicokereria kũrĩ thirikari. No njuge nĩmararuta wĩra mwega, no nĩũbatairũo kũgeria biũ, ta gũthiĩ kuoya, kana, gũcaria mbeca, iria cikoragũo cigĩtwo nja wa bũrũri, iria ciaiyĩtũo nĩ itanga iria nene, iria cieyonaga nĩcio kuga, kuoguo, na ningĩ mĩgũnda ĩyo onayo no ĩbatairũo gũcokererio kũrĩ thirikari.

Nyama cia njino, kaingĩ cirĩagũo nĩ mũhĩrĩga, kuonania atĩ bamĩrĩ igĩrĩ nĩcioka, na cietĩkĩra gũtuĩka kĩndũ kĩmwe, ũũ kũhĩtũkĩra ciana ciao iria ciahota kũhikania. Nyama ici cia njino, nĩciharagĩrio o wega, na ningĩ gũgakorwo na mũtabanio, ũrĩa ũkuonia andũ nĩkĩ gĩkũrĩo na nĩkĩ gĩtekũrĩo

Rũgano rwa njamba iria nyendete mũno, nĩyo Dedan Kimathi. Njamba ĩno yarĩ na ũcamba, mwega biũ, tondũ nĩwe warĩ mũtongoria wa gĩkundi kĩrĩa kĩoĩkaine nĩkĩo gĩateithirie kũingata mũthũngũ kuma bũrũri wa Kenya, na nĩgetha twĩgũatĩre wĩyathi. Kuoguo nĩndĩbundithagia mũco ũcamba wake, kũrĩa ona nĩakuire, kana nĩaitirwo, nĩkuonania ũcamba ũyũ.

Aya maronekana nĩ aruti wĩra a kambũni, arĩa mokĩte mũcemanio nĩgetha mahote kwarĩrĩria maũndũ marĩa marenda kuona kambũni yao ĩngĩka, ta kuona bainda njega, na ningĩ gũkinyĩra andũ aingĩ nĩgetha, motungata mao, mahote gũkorwo magĩkinyĩra andũ aingĩ.

Haro, nĩndĩragũrire TV yakwa, kuma thitoo cianyu no ndĩragũrire, oniraini-inĩ, kuoguo, nĩndĩrenda kũmĩcokia tondũ nĩrathũkire, na ndamĩgũra nĩndĩronire nĩrokĩre na warranty ya mĩaka ĩrĩ, kuoguo ndĩrenda kũmenya, ngũthiĩ atĩa nĩgetha ndĩmĩcokie, nĩ kũũ ngũthiĩ kana ndĩmĩrehe thitoo yanyu, o rĩmwe.

Wambere, nĩ kũhoya mũhera kũrĩ mũgũri, na tũmwĩre nĩtũgũĩka ũrĩa kwahotekana indo ciake cimũkinyĩre naihenya. Wakerĩ, thiĩ kwĩ mũndũ ũrĩa ũbatairwo kũhĩtũkia indo ici, ndĩmũrie nĩkĩĩ citahĩtũkĩte, na nĩkĩĩ ciratũma cieterere mũno. Ndamenya rĩu kana nĩ imĩrũ ngwandĩka, kana nĩ indo ici tũkũgĩra nĩgetha cihĩtũkio naihenya, nĩguo tũgũĩka.

Nguo cia kĩũndũire, nĩcitũmĩkaga, kũbundithia andũ na kũmamenyithia kũrĩa maumire, ũrĩa maithe maitũ, mehumabaga, na ũrĩa mathiaga nambere na mĩtũrĩre yao. Ningĩ nguo ici nĩcitũmĩkaga, nyĩmbo-inĩ cia andũ arĩa mainaga nyĩmbo cia tene, nĩgetha kuonania atĩ ũndũire witũ no ũtũire ho.

Wambere, andũ nĩmayũkĩtie mũno, mĩikarĩre, na mĩtugo, ya mabũrũri ma na nja, mũno mũno ma kuma na rũgũrũ. Ningĩ andũ marona, mĩikarĩre na ũrĩa mĩtugo ya Ũgĩkũyũ, ĩronekana arĩ na maũndũ maingĩ mũno, marĩa abataraga gũthingata, na kũmenya mekĩtwo atĩa, kuoguo andũ marona maũndũ maya me maingĩ biũ na me maritũ, kuoguo makona gũtirĩ bata wa kũmabuata. Ĩĩ.

Mũno mũno, nĩ mĩikarĩre na mĩtũrĩre ya kuuma nja wa bũrũri, mũno mũno kuuma mwena wa rũgũrũ wa thĩ nĩyo a America tondũ mĩikarĩre yao yonekanaga ĩĩ mĩhũthũ mũno. Ningĩ mũgĩkũyũ aarĩ na mũikarĩre kana ũndũire wake warĩ na maũndũ maingĩ marĩa abatairwo nĩ gũthingata na andũ a thikũ ici marona mĩikarĩre ĩno tarĩ ĩĩ mĩritũ mũno na marenda o ũndũ wĩna raithi.

Tekinoronjĩ thikũ ici nĩrateithia mũno, gũkũria ũndũire witũ, tondũ, mũndũ no andĩke, ũndũire ũyũ, ahote gũthiĩ gũcabithia mabuku marĩa meũhũthĩka, kinya gũbundithia njiarwa iria ciũkĩte, ona ningĩ gũthiĩ gũthondeka bindiũ iria cigũtũarũo kũrĩa Youtube-inĩ, nĩgetha andũ makerorera, ũrĩa Mũgĩkũyũ abũndithanagia, kana, aikaraga, ũguo ũgatũma ũndũire witũ ũkorwo ũgĩkũra.

Hoka nĩ nguo, nĩtuonete mogarũrũku mega, na mangĩ matarĩ mega. Ĩmwe ya mogarũrũku marĩa mega, nĩ kuona atĩ andũ nĩmarekĩra ngũo ciĩna ũmbi wa mwanya, ũũ ũgatũma kinya mathakare biũ. Na ningĩ, ũndũ ũtarĩ mwega, nĩũrona atĩ thiku ici kinya airĩtu marekĩra nguo cirĩ nini mũno ona nake anake magekĩra kinya marinda, ũyũ ti ũndũ mwega.

Ng'ano cia Gĩkũyũ cia ciana, nĩcio iteithagia mũno ciana gũkũra wega, cikahota kũmabundithia, bata wa gũtĩa aciari, bata wa gwĩkĩra kĩo maũndũ-inĩ mothe, nĩngĩ cikamatũma makorwo na mĩtugo mĩega, ta gũtĩa andũ othe arĩa mamakĩrĩte na mĩaka, gũtĩa kinya arimũ ao, na ũũ ũgatũma ciana ici cikũre wega, na cikũre cikĩmenyaga Ngai, na nginya kwendwo nĩ andũ.

Wambere ingiuga nĩ ũndũ ta, kũrĩa wega, kũnyua maĩ kaingĩ, gũĩka exercise kaingĩ, na gwĩthamba rĩrĩa wauma handũ ta kĩoro kana handũ ho hothe hangĩkorwo hena germ ci. Ningĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwaga gũkorwo na meciria moru marĩa mangĩtũma wĩcirie maũndũ matarĩ mega thĩiniĩ wa mũtũrĩre waku. Ningĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũthiĩ nambere na kũrĩa indo ta matunda. Na hoka nĩ rũrĩrĩ, nĩmarenda mabundithio, kwaga gũkorwo na meciria moru.

Ciea cia mbere, nĩ cia Juja, iria ironekana, nĩ cihaicĩte mũno, ngwiciria ũũ nĩũndũ andũ aingĩ nĩ marathamĩra mĩena ĩyo, kuoguo ũbatari wa ciea ici ũgakorwo wĩ igũrũ biũ, kuoguo thogora ũkahaica. Ningĩ ciea ingĩ, nĩ cia mwena wa Limuru, iria ironekana cihaicĩte nĩũndũ wa bara njerũ ĩrĩa ĩrakwo, ya kuma Nairobi nginya Nakuru, no nĩragerera mũciĩ wa Limuru.

Ĩĩ nĩndonire yunibacĩtĩ ya Moi, ĩkĩmemerekia kũhumba thũmbi kwa arũtwo ao, na kĩndũ kĩangenirie mũno, nĩkuona, namba nene ya arutwo acio, marĩ arutwo arĩa mekaga kothi iria cimenyekanĩte nĩcio nditũ, yunibacĩtĩ-inĩ, nĩcio kothi cia, ũrigitani, kothi cia wakiri, na ũndũ ũyũ nĩwangenirie mũno.

Mbeca ici cingĩaga gũka, nĩcigũtũma mũrutwo aigue ũru, tondũ nĩciteithagia mũno gũtũma maikare maica megega, na rĩu cingĩaga gũka, nĩcigũtũma mambie gwiciria ũrĩa mangĩona handũ ha kuona mbeca. Ũguo gũtũma kinya meciria mao, mage gũkorwo me kĩrathi-inĩ. Kuoguo, no njũrie thirikari, ĩcokie mbeca ici, na ningĩ kinya ĩhote kwĩra mayunibasĩtĩ magũithagũithie mbeca iria metagia arutwo, nĩcio mbeca iria cia marĩhi cia mathomo mao.

Arimũ maugĩte matiracoka kĩrathi naihenya, na ningĩ mauga, ũrĩa mekuona agĩthiĩ kĩrathi, nĩ mekũmũgĩra kĩrathi kĩu, na ningĩ ona no mamũhũre. Maugĩte atĩ, kinya thirikari ĩtĩkĩre kurutithia wĩra ngirimitithi ĩrĩa mekĩrire, matiracoka wĩra naihenya.

Ndirĩ ndĩragĩa na ũtaũku mwega wa ũhoro ũcio, no ingiuga okorwo njanjo ici nĩ cia gũteithia ng'ombe citikagĩe mĩrimũ, nguga nĩ njega, kogwo nĩciheo canjo ĩno, na okorwo ti njega ya gũtũma mahiũ maitũ moke kwona mathĩna, tũtikwenda njanjo icio.

Mundũ nĩabatairũo gũthiĩ maita matanyihĩirie matatu he mwaka. Nĩgũteithagia mũno kũmenya ũgima wake wa mwĩrĩ ũrĩa ũhana, na ũrĩa ũrĩ. Na ningĩ no ahote kũgĩa na ũmenyo, nĩkĩĩ arabatara gũĩka nĩgetha ũgacĩre makĩria ma ũrĩa ũrĩ, na ũndũ ũyũ nĩ mwega kwĩ ũgima wa mwĩrĩ.

Kaingĩ matangathagwo ceceni-inĩ cia redio, na ningĩ ceceni-inĩ cia TV, makĩgathĩrĩria maũndũ marĩa maroka, na ningĩ makera andũ mehũge na ng'aragu kana gũcenjia kwa rĩera. Ningĩ nĩmathiaga magatangathwo kũrĩ indo ta Facebook-inĩ, Instagram-inĩ, na kinya kũrĩa tiktok-inĩ, nĩgetha andũ makamenya nĩkĩĩ kĩrathiĩ nambere.

Ciĩko cia wĩkinaĩ, nĩcithiĩte cikĩnyiha mũno Kenya. Ũndũ wa mbere nĩ tondũ wa thirikari gũcagũra mũnene mũerũ wa borithi, ũrĩa ũkĩte na mĩtaratara mĩerũ ya kũhĩtana na ekinaĩ, mĩena yothe ya Nairobi na kũndũ guothe bũrũri-inĩ. Na ũũ nĩgũtũmĩte ekinaĩ mehithe, kana aingĩ manyitũo na gũcenjia mĩtugo yao.

Hakwa ingiuga tũbatairwo kũhũthĩra njĩra ciothe, cia kĩrĩu na cia tene. No tũcagũre nĩkĩĩ tũrenda kwĩ njĩra cia kĩrĩu. Na ningĩ tũcagũre nĩkĩĩ tũrenda kwĩ njĩra cia tene. Tondũ njĩra ciothe, ciĩ na maũndũ mangĩguna anake aitũ arĩa mararua.